Ore eninko peyie iisum oltung'ani peyie eyiolou ena siai naa kelelek arashu ing'as aisho meshomo adung'u enkinyati ormaisuri nelotu neunoki oladuo maisuri oiwose arashu oladuo maisuri logira aiwosa, yiolo peyie eturoki, nedumu ilo maisuri neppik aatua enkiti kararai arashu enkiti toki natii inkulukuok, netii osunyai, iyiolo peyie epik nepik atua enkilasi, netum intona, ore peyie etum intona, nelo oladuuo tung'ani aun oladuo maisuri tenaduo aake toki nelo atum irmatunda lenyenak.

Ore entoki nagira aasa tene naa enkoteli sidai oleng' natuunoki imaua aitama, peyie etumoki airembesha ninye ashuu pee tumoki aawo engijape sidai, netumoki sii ataa ore entoki namanita naa kesidai sininye. Neeku ketiship iltunganak tenedol. Neeku ore ena netaa entoki etipat oleng' ashu entoki emaana too tunganak kumok, etaa ninye esuj iltunganak neaas intokitin sidain, peyie etumoki sininje ataa entoki naduaya iltunganak erishata pookin arashu entoki nadol sidai erishata pookin.

Ore eneikunari ena siai temurua aang', naa keendelea aitobiraki arashu kesidai amu ore taatoi ore iltunganak neetai iltunganak ooyiolo isiatin kumok, kiidim aatas intotin kumok kitaranspaa emauai kwanzia intona, arashu aiteru eunoto ampaka nelo abulu aaku fresh arashu aaku emauai masima arashu eeku endaa msima naidimayu pee enyai enkata pookin. Neeku ore ena etaa entoki natareto iltunganak oleng', isaidia iltunganak oleng' tolosho. Neeku ore iltunganak enoto sininje akili arashu enenoto sininje minds naidimi aa transfer plants meshomoita a abulu tewoji sidai.

Ore entoki etipat pias enasiai naa, niyiolo enchani ashu enaduo shani nagirai aripaki enkae, na kelelek ah ore ng'otonye nimidim aisavaiva te climate torrono, ashua ore ng'otonye nemeseki aibung' enkop enkata pookin nauni, neeku kifaa iltung'anak peyie edung' enaduo shani, neripaki enkae, ning'oru mpinu pookin naisavaive enaduo shani, peyie eeku ore ntona nemenenyanak kake ore irng'anayio, na lenaduo shani naitayioki tenkae. Neeku ore enasiai ne enetipat oleng toltung'anak pookin loiremisho.

Ore entoki naitadamu enasiai tenadol, na venye nagira iltung'anak aitumia technology aunisho, ashua aitumia mauwa kutitik aitubulu ninche tiatua enkiti nasari sidai, nitushulaki nkare nitupurj osinyai, pebulu entoki tewoi nemeeta moyiaritin, nemeeta uchafu, ashu naa kisafi sand ashu osinyai. Neeku ore enasiai netaa enetipat oleng toltung'anak kumok, amu tenebulu enchani atum intona neeku strong, neeku meeta eniko enaduo siai tenebulu, neeku ore enasiai netaa enetipat oleng, toltung'anak pookin loiremisho.

Ore embae naitiship tena siai, amu ore ena naa enkuashen oo kokoyo egirai aaun netaa enabaye enetipat oleng' too launok loo nena kwashen ashuu too tunganak pookin ooun, amu etaa kedumuni ake ekwashei neishori etum inton ore pee etum nepoi aaya atua osinyai lotii atua embesin nepoi aa aipim pee etumoki aisapaipa arushuu pee etumoki atubulu netumo ingulie tona naaiu enkae daa saidi enaduo nutuunie. Ore ena naa entoki etipat oleng' too tunganak pookin loo reimisho, airem enkuashen oo kokoyo.

Ore eng'eno ashu embae nifaa nias pias ena siai naa eifaa oltung'ani niyielou iniya inindim atuuno tiatua naduo konteinani ashu tiatua naduo kararan natii osunyai. Ore sii enkae toki nifaa niyielou kalo sunyai loitubulu endaa ashu loitubulu endaa asioki ashu loitubulu enaduo plant, peyie etumoki ataa oltung'ani kaaria ajo kaa kata eifaa nenoto enaduo mauai ndona pee etumoki aitayu ninye teneaku sapuk pee etumoki aitayu ashomo atuuno tolchamba ashu ashomo atuuno te dikai, peyie eisaidia ninye aturu intokiting' ashu atur intokiting' sidain tolchamba lenye.

Ore entoki nagiraa aasa tene naa emauai etuunoki, ashu enkaitubului etuunoki apa a kiti, ore pee uni newuoi ninye aitransfer apik enkai wueji peyie etumoki ashomo atubuluu te leleki ashu peyie etumoki ashomo atubulu megira atum tatizo yoyote. Peyie eaku ore enaduo aitubulu neeta msimamo sidai ashu nidim aitasho te wueji sidai enkata pooki, nemeya olameyu nebukokini ninye enkare, pee etumoki sii ninye aitayu ilmatunda iladuo loyieni enkata pooki.

Ore entoki nagira aasa tene, naa kegirai aremisho, egira lairemok aitumia enkare ashu aitumia esiai naji, esiai e irrigation, aapik imauwa enkare, neun si imauwa tolain peyie etumoki atubulu aitobiraki, netumoki si atubulu meeta tatizo yote ashu meeta nchidai nagira aimaa, neeku ore ena netaa esiai etipat, ashu etaa entoki emaana oleng toltung'anak kumok, logira airemisho airem esiai enkulukuoni ashu esiai endaa, isaidia ninche oleng enkata pookin.

Ore entoki naitiship tene, naa kule e Brookside, nagirai apuo aimaa processes tofauti tofauti, petumoki aitobira entoki naji yoghurt, entoki naidim iltung'anak ainasa enkata pookin, ashu atook enkata pookin nayieu. Neeku, ore enatoki netaa enetipat oleng toltung'anak kumok, etaa enemaana saidi oltung'anak, inkera, iltung'anak botorok, esaidia ninye netum si nisaidia si iltung'anak atum impisai enkata pookin, neku etaa enatoki enemaana oleng toltung'anak kumok. Neeku ore enatoki, nakituruf, eh kule itobirunyeki, neku kesidai oleng tenitumia iltung'anak.

Ore intokiting nadolta tene, naa kadalta ilewa ontomonok, lotii orkereri ashu lotonta tolorikan, aing'uraa enaa ketum ninche usaidizi oropiyiani naji Helb. Ore enasiai oropiyiani naji Helb, nesiai naisaidia iltung'anak tenkisuma, ashua iltung'anak pookin loyieu ereteto enkata pookin nagira ninche aisuma, peyie etumoki nche ataa meeta challenges nagira nche aimaa, telaata oropiyiani esukuul. Neeku kepuo ake nepuo ai apply inaduo pisai, through system ,neenyu te portal ,ore pi reflect te portal ashu pelotu esimu, netumoki atalaa naduo ropiyaiani pemitoki ai teseka tenkisuma.

Ore entoki nalotu indamunot tanadol ena, naa esiaai ashu e Kenya e communication authorithy of Kenya. Ore ena siaii naa te ne pooki etumieki ilomon le serkali, ashu eitangasa serkari uamuzi enye ashu decisions nagira ninche aimim ate, neaku ore ena toki netaa entoki etipat oleng' toltung'ana le Kenya ashu lo nkulie kwapi peyie etum ilomon ohusiana o Kenya ashu a lomon loipirta Kenya te nkata pooki nayieu. Neaku ore ena naa entoki etipat oleng' te Kenya.